Andũ nomagĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩrĩa maranogora mĩĩrĩ yao kaingĩ. Ciĩga nĩ itigaga kũnyitana na thakame ĩkahota gũceera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũyũ nĩũteithagia marũngo kũruta wĩra wega. Mĩrimũ mĩingĩ notũhote kũmĩnina ona kana kũmĩhoreria kũgerera ũhoro-inĩ ũyũ wa kũnogora ciĩga. Ningĩ notũhote kũnyihia kiro ciitũ rĩrĩa twamenyera ũndũ ũyũ. Andũ rĩrĩa me hamwe nomahote gwĩkĩrana hinya wa kũnogora ciĩga ciao kaingĩ kaingĩ gũkĩra rĩrĩa wĩ wika.

Rĩrĩa warĩha ngari kũgerera intaneti nĩ ũkoragwo ũhonoketie mbeca o hamwe na mathaa. Tondu rĩrĩa wathiĩ obici-inĩ ciao kũrĩhĩra ngari kuo nĩ ũhũthagĩra mbeca ciaku nĩgetha ũkinye kũu na ukahũthĩra mathaa maingĩ marĩa ũngĩhũthĩra gwĩka ũndũ ũngĩ. Ningĩ ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte ngarĩ ici igĩe na igweta o hamwe na mũbango mwega wa ũthii, ũndũ ũyũ nĩ ũkenetie andũ aingĩ nĩ tondũ ona indo ciao rĩu citirora.

Rĩrĩa wahũthĩra nyeki onakana mabebe momũ kũgirĩrĩria irio ciaku nĩ ũkoragwo ũhonoketie mbeca o hamwe na mathaa nĩ tondũ ria rĩtingĩhota kũmera ta ũrĩa rĩngĩmera mũgũnda ũrĩa ũtathondeketwo kũhũthĩra njĩra ĩno. Ningĩ nĩ ũhonokagia mathaa marĩa ũngĩhũthĩra gũitĩrĩria maaĩ o hĩndĩ o hĩndĩ nĩ tondũ mugũnda waku ũrkoragwo na ũgunyu hĩndĩ ciothe. Ningĩ irio ciaku nĩ ihotaga gũkũra na njĩra njega citegũthumbũrwo nĩ ria nĩ toindũ nĩ rĩhotaga kũhomia irio na ikarega gũkũra na njĩra ĩria yagĩrĩire.